Nĩgetha ngacĩrithie mũbango wa ũgitĩri thĩinĩ wa mũciĩ wakwa kwa mahiũ, njĩkagĩra maĩ hau nja mena ndawa, nĩgetha mũndũ ũrĩa wothe ũraingĩra, ndakae kwĩingĩria mũrimũ, ona kana akiuma ndakaime na mũrimũ gwakwa, na nĩ hũthagĩra njĩra ĩngĩ, ya gwĩita igata, ũgaita igata kũu guothee kũrĩa mũndũ araranga, nĩgetha ngitĩre mahiũ makwa kũrĩ, kumana na mĩrimũ.

Mũtaratara wa ũgitĩri mũgunda-inĩ wakwa nĩ wa bata tondũ, hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩma irio ciakwa, ndicihoraga ndawa, todũ hĩndĩ ĩrĩa wahũra ndawa nyingĩ nĩguo andũ magĩaga na mĩrimũ na niĩ nĩ ngitagĩra nĩgetha andũ matikae kũgĩa na mũrimũ wa cancer.